Msafiri Visa nĩ mũbango wa kambuni ya ũthii wa ndege ya Kenya Airways ĩnyitanĩire hamwe na Barclays Bank harĩa maheaga mũndũ kanya ga gũkorwo gĩkundi-inĩ gĩkĩ. Andũ arĩa mathiaga mũno kana arĩa mahũthĩraga gũthiĩ na njĩra ya ndege mũno, weandĩkithia gĩkundi-inĩ gĩkĩ, nĩ burĩ kwĩandĩkithia. Weandĩkithia gũkorwo gĩkũndi-inĩ gĩkĩ, o ũrĩa ũrathiĩ nĩ ũkoragwo na bonus o mile. Koguo ũgakora rĩmwe ndũrarĩha ũgĩthiĩ nĩ ũndũ wa bonus icio ciaku cirakũrĩhĩra. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ ũgakora fare kana tigiti waku wa gũthiĩ na ndege nĩ mũnyihanyihie na njĩra njega.

Ndona ũũ ngwĩciria nĩ, gaka nĩ karithiti ka ũkinyanĩria wa indo, karĩa karonania indo ciumĩte kuma nduka ĩmwe igĩthiĩ kwĩ nduka ĩngĩ kana hihi mũndũ ũngĩ, na ĩronania indo iria cigwĩtĩtio na mũigana wa mbeca nĩ irĩkũ.

Mbica ĩno ĩronania ũrĩa warĩ minister wa ũkinyanĩria wa motungata ma mũingĩ Justin Mũturi aumĩte haha mbica-inĩ ĩno ũrĩa ndĩrona aumĩte kũrugũria wabici cia Huduma Center kauntĩ-inĩ ya Gĩthumo na aumagarĩtio nĩ atongoroia angĩ a bũrũrĩ na wabici ici cia Huduma nĩ cirutaga wĩra mũnene tondũ nĩho andũ mathiaga kuoya ibandĩ, nĩho andũ mathiaga kuoya passport na marũa mangĩ.

Wĩra wa KRA nĩ ũrogoti wa magoti. Ũndũ ũngĩ, KRA ĩkaga nĩ kũmenyithia Akenya bata wa ũrĩhi wa magoti. Ũndũ ũngĩ, KRA nĩ ĩigaga kĩria marogota wega, nĩgetha ĩhote kũhe thirikari ĩcirutithie wĩra. Thirikari nayo yamũkĩra mbeca ĩria cioetwo kũmania na magoti, ĩthondekaga mathibitarĩ, macukuru, maaĩ, ĩkarehe maaĩ matũra-inĩ na thitima. Ũndũ ũngĩ nĩ yakaga mabarabara, ĩgateithĩrĩria jeshi ya gĩthirikari, na mbeca icio no cio cirĩhaga mĩcara ya aruti a wĩra a gĩthirikari.

Mbica ĩno ĩranania rĩthiti ya ũrĩhi wa thoko ya kauntĩ ya Elgio marakwet harĩa rĩthiti ĩno ĩranania atĩ ngari ĩno nĩ ĩrĩhĩire magoti ma thoko, wa ciringi magana merĩ.

Wabici cia Huduma Center ci bata mũno kũrĩ mũkenya o wothe. Wa mbere nĩ gũkoragwo na motungata ma thirikari maingĩ thĩiniĩ wa nyũmba ĩmwe. Ũndũ ũngĩ nĩ maratathi ma wathiĩ kũgĩra maratathi ta certificate ya gũciarwo, gĩbandĩ, nĩ ciumaga naihenya, koguo cikahonokeria mũndũ mathaa. Ũndũ ũngĩ wabici ici nĩ cihũthĩtie maũndũ, tondũ nĩ cinyihĩtie ungumania, tondũ marĩhi mothe mararĩhwo kũhũthĩra nenda-inĩ ciao. Koguo nĩ manyihĩtie ungumania na ũteangi wa mbeca kũrĩ akenya.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa mũndũ aroya gĩbandĩ kana hihi passport i. Ũndũ ũyũ wĩkakagwo. Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũndũ ũyũ wĩkagwo o ta ũrĩa tũrona mbica-inĩ na njĩra ya kũhũthĩra thimũ ĩna kamera kana macini ĩna kamera na nĩ ĩhotaga kũruta mbica njega.

Mbica ĩno ĩronania ĩno nĩ nduka ya wendia wa ndawa ĩria ĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩmwe bũrũrinĩ wa Kenya na marendia ndawa gĩcigo-inĩ kĩu.

Kĩrĩ kĩrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno nĩ atĩ nyanya ĩno ĩna marima. Ũndũ ũyũ ũrehagwo nĩ tũtambi, tũtambi tũrĩa tũkaga tũgathegetha tũrima nyanya-inĩ nĩ getha tũhote kũria indo iria ci thĩ-iniĩ wa nyanya. Kĩndũ kĩngĩ kĩrehaga marima thĩiniĩ wa nyanya nĩ nyoni. Nyoni cikĩrĩa nyanya kana cikĩenda kũrĩa nyanya, ciambaga tũ, ciga, cigatũrĩkia tũrima tũingĩ nyanya-inĩ.

Ĩno nĩ rĩthiti twĩtaga na gĩthũngũ invoice. Invoice ĩkoragwo ĩkĩonania nĩ indo cigana, na mũigana wa mbeca. Ona nĩ yonanagia hihi marĩhi mau, indo icio ibatiĩ kũrĩhwo tarĩki ĩrĩkũ.

Ngwĩciria atĩ ũyũ nĩ mũtongoria wa gĩthirikari wa gĩcigo-inĩ mbunge gĩkĩ kana hihi mĩnĩcita wa mĩgũnda ũrĩa ũkĩte gĩcigo-inĩ mbunge gĩkĩ na gũgakorwo na gĩkeno na ndũhio tondũ araheana taitũ cia mĩgũnda gĩcigo-inĩ kĩu.

aah Ndona ũũ ngwĩciria nĩ cukuru wa gĩthirikari, na thirikari ĩrageria gwaka cukuru mwegega. aah Ngwĩciria ciana ici tha ici cirathomera cukuru ũyũ wa mabati no thirikari nĩ ĩramakĩra cukuru wa mahiga. Ona nĩmamakĩire nginya ngoroba, na makamakĩra cioro njega iria arutwo acio marĩhũthagĩra hamwe na arimũ.

Ndona ũũ ngwĩciria aya nĩ aruti a wĩra a gĩthirikari arĩa matũmĩtwo mĩciĩ kwa mĩciĩ kahinda-inĩ karĩa twarĩ na mũrimũ wa Corona mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ, makĩgeria gũtarĩria andũ ũrĩa mangĩhota kwĩgitĩra nĩgetha matikagĩe mũrimũ ũyũ wa Corona na, na hihi makorwo makĩrũmĩrĩra mawatho ma kuma ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ta gwĩthamba moko, gwĩkĩra mask i na maũndũ ta macio.

Ngwĩciria kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ mũbango wa thirikari ũkĩgeria gũbundithia andũ ũhoro wa mũrĩmi ota ũrĩa tũrona mbica-inĩ ĩno nene, hihi ĩkahe arĩmi indo ta bataraitha, ĩkamahe mbegũ cia ũhandi wa mbembe na ĩkamahe bataraitha na ĩkamabundithia, ũtungata wa ũrĩa mangĩhota gũtungata kĩndũ kĩu, na arĩmi aya matirĩhaga kũndũ tondũ nĩ mũbango wa gĩthirikari wa burĩ.

Bengi ya KCB ĩheaga mbeca cia mahũthĩro ma kĩũmbe ta rĩrĩa wakorwo wĩ na ũndũ wa hi na hi, kana hihi ũrenda gũthomithia kũrĩhĩra ciana cũkũrũ. aah Ũndũ ũngĩ, bengi ya KCB ĩheanaga marĩhi ma kũgũra nyũmba kana gwaka nyũmba. Ũndũ ũngĩ, bengi ya KCB nĩĩheanaga mbeca cia mbiacara hihi ũkĩenda kũongerera mbiacara yakũ, nĩmaheanaga mbeca ta icio, ona nĩ marĩ mũbango wa kũhe arĩmi mbeca ciao cia kũrĩma.

Ngwĩciria kĩndũ gĩkĩ kĩ mũhaka-inĩ wa, kĩmenyithia gĩkĩ kĩ mũhaka-inĩ wa Kenya na bũrũri wa Tanzania harĩa ĩrageria kuonania hihi, ĩrageria kuonania ũrĩa ũngĩhota gũthiĩ nĩ getha gũkinya mataũni manene manene ta Ndariceramu, Mombatha, kũrĩa kũigagwo nyamũ ta Serengeti, thibitarĩ, mũrĩma wa Kilimanjaro na maũndũ ta macio.

Ndona ũũ ndĩreciria nĩ mũndũ wa thama, na athamia indo ciake kũhũthĩra kĩrori nĩ getha indo ciake cihote kũigana mathi thabarĩ ĩmwe na indo ciake nĩ kũrutwo cirarutwo, mathandũkũ, gĩtanda, metha, indo ta nguo, gĩkondoro na njĩra ĩno ya gũthama na rori nĩ njĩra yambĩtie kũhĩmbĩrio tondũ ũgũthama o rĩmwe na indo ciaku koguo nĩ ĩhũthahũthĩtie maũndũ.

Ndona ũũ ndĩreciria atĩ ũndũ ũyũ wekagwo hĩndĩ ĩrĩa andũ meyandĩkithia, meyandĩkithagia ta oi oi a kura, rĩrĩa koguo makarora magekĩra irore ciao cia ciara, makĩgeria kuona kana makĩyandĩkithia kũhũra kura gĩthurano-inĩ.

Ndona ũũ ngwĩciria nĩ ũheani wa mbeca cia marũni, kũhetũkĩra thimũ na intaneti. Ũrĩa mũndũ ekaga nĩ ũgathi ũka download app ĩno ya tara thimĩ-inĩ yaku, ũkahũthĩra intaneti ũkaihũria bomu na indo iria marabatara ta hihi gĩbandĩ na namba yaku ya M-pes,a tondũ namba ĩyo nĩyo mekũhũthĩra gũgũtũmĩra mbia na mona atĩ wĩna indo iria marabatara na nĩ ũhetũkĩtie maũndũ marĩa marabatara nĩ magũtũmagĩra mbeca thimũ-inĩ.

Ndona ũũ, ndĩrona ng'enda ya thirikari ya E-citizen harĩa motungata mothe ma thirikari o mothe wenda nĩho mũndũ athiaga, wenda motungata ma kũgĩa na catibikati kana marũa ma gũtwarithia ngari wĩna intaneti ũhote gũcerera ng'enda ĩno nĩ ũkuona motungata maya mothe ma gĩthirikari.

um Ngwĩciria ĩno nĩ ũyũ nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi, harĩa tũrona mbiacara ĩrathiĩ nambere o wega. Kwĩna endia arĩa marendia indo ciao mĩarĩro-inĩ, um gũkũ barabara cia mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kwĩna andũ ningĩ me ũkũi, andũ marakũũa na matatũ, magakũũa andũ na indo, magamatwara mũciĩ, na tũrona endia a ndũka marũtĩte indo ciao nĩgetha, marũtĩte indio ciao nĩgetha mahote kwenderia mũingĩ.

Ngwĩciria ũũ nĩ urĩithia wa ng'ombe na njĩra ya kĩrĩu. Harĩa ng'ombe citirarekererio cithiĩ thabarĩ ndaihu, nĩgetha cihote kwĩyethera irio. Ciraigwo handũ hamwe, na cikaĩgĩrwo irio na maaĩ mĩharatĩ-inĩ, nĩgetha cihote gũikara wega. Citiranoga mũno koguo cigautĩka noru, cikagia na nyama njororo, na hihi mũrĩmi akona baita nene.

Kĩndũ gĩkĩ ĩĩ nĩ kĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ ĩakwa. Kĩendetwo nĩ airĩtu mũno tondũ nĩ gĩkuaga indo mũno, gĩgakua indo ta thimũ, tũtambaya twa kũmira, indo ta ticiũ ona make up cia airĩtu. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩteithagia mũno na niĩ hakwa hũthagĩra hihi ngĩkua thimũ na ĩĩ.

Ngwĩciria ĩno nĩ nduka nene ya supermarket i iria cikoragwo guothe bũrũrinĩ, o gĩcigo o gĩcigo nĩ kũrĩ na supermarket i ici nene nene ta Naivash, Quickmart ona hihi ona akorwo nĩ supermarket i ya itũra rĩu ĩtarĩkĩtie gũkũra mũno icigo inĩ ingĩ na mũndũ ũyũ arageria gũbanga indo nĩ getha andũ mahote gũciona wega. Kĩndũ kĩngĩ andũ aya makoragwo magĩbanga indo nĩ mataraga mũndũ akĩgũra kĩndũ hihi nĩ kĩndũ kĩrĩkũ kĩega kũringana nao.

Rũrĩrĩ rwa Jaluo rũtietĩkagĩra rũ atumia ao mathiĩ iria-inĩ gũtega thamaki, tondũ nĩ metĩkĩtie , ah wĩra ũcio no wĩkirwo nĩ athuri. ũndũ ũngĩ metĩkĩtie atĩ atumia no marerire ciana an meke maũndũ ta kũruga, kwendia thamaki, aah na ũreri wa ciana. Ũndũ ũngĩ gũtega thamaki gwekagwo ũtukũ, kwĩ na nduma, oguo nĩ monaga atĩ atumia mathiĩ ũtukũ kwĩna nduma, hihi nĩ ũndũ wa ũgitĩri matĩarekaga mathiĩ.

Thigari cia bũrũri wa Kenya ci na mawĩra maingĩ, wa mbere nĩ kũrangĩra andũ, hamwe na indo ciao. Ũndũ ũngĩ nĩ maramataga ngari barabara-inĩ, nĩgetha gũgakorwo gũtirĩ na jamu. Ngari cigathiĩ na ihenya, nĩgetha o mũndũ akinye kũrĩa arathiĩ na ihenya. Ũndũ ũngĩ, thigari nĩ cikoragwo na, maũndũ ma hi na hi maũmĩra, ta hihi ta mũtino, nĩo magĩrĩirwo gũka, na makarora, ũndũ ũcio na njĩra ya na ihenya. Ũndũ ũngĩ thigari nĩ makoragwo na wĩra wa gwĩka ũthuthuria cira waumĩra.

Ngwĩciria yunibacĩtĩ ĩno ya Kabarak, ĩrageria gũbundithania kũhĩtũkĩra njĩra ya kũhũthĩra intaneti, harĩa mũrutwo tu okorwo ena thimũ kana ona macini ya laptop, angĩhota gũkorwo agĩthoma o harĩa arĩ. Kĩrĩa arabatara no intaneti na thimũ ya moko kana macini yake nĩ getha ahote gũkorwo agĩkinyithia gĩthomo gĩake.

Mbica ĩno ĩhũrĩirwo cukuru-inĩ ĩmwe harĩa ĩronania mwana anyitĩte macini ya, ĩtagwo tambureti harĩa arahũthĩra nĩ getha ahote gũtaũkĩrwo gĩthomo gĩake na njĩra njega akĩhũthĩra intaneti.

Kũruga irio ici nĩ ũhũthũ mũno, ũrabatara o gũkorwo na thagiri yaku na maguta. He endia, wa mbere kũruga smokie ũrabatara kwamba gũcitherũkia cigacoka ũgacikia maguta-inĩ. Njĩra ya gũcitherũkia nĩ getha smokie ciaku cihĩe thĩi-niĩ, gũikia maguta nĩ ũndũ wa kuongerera cama. Matumbĩ mũndũ atherũkagia o ndagĩka ikũmi tu.

Ngwĩciria mbica ĩno ironania , ĩno haha nĩho maaĩ marahaga, wona mĩatũka ĩno mĩnene mĩnene, hihi nĩ handũ maaĩ marahaga rĩrĩa gwatuĩka kwĩna mbura na guoka riũa hakoma.

Mĩcemanio ta ĩno ĩkagwo nĩ ta kambuni cia SACCO harĩa marenda kuonania , kuonia aigithia ao kũrĩa mbeca cirathiĩ na hihi bata wa kũigithia nao na hihi marũni marĩa maraheana na maũndũ ta mau. Mĩcemani ĩno ona nĩ ĩteithagĩrĩria andũ magoka hamwe magacenjania, makaria magacenjania kĩrĩa kĩ meciria-inĩ mao makahota kũnyitanĩra na kũmenyana.